Magi jong'i tich kondik gi e yore maler ma jok matiyo oko kae gi ng'iyo ka ondik e tich e yore maler ma onge wach moro madi bedie e kind gi kanyo, to ka in gi gimoro madi chwanyi kari mar tich to gin emagi nya konyo mondo golsni mondo gimoro amora obed maber, koro ka in gi chandruok moro e tiji kendo inya dhi ir gi mondo gi luni yore ni go ma gi ng'ini ka nitie kaki nyalo konyi ma tiji obed e yore maber ma ong'e chandruok moro amora ti tiyo gi kue.

Bech mach matiyo gi gini ok yude e yor mayot, dwe ka dwe ka ng'ato osetiyo gi gini tichulo bech mach ka ng'eny kabisa makata kaki nya tim ong'e ,koro mondo gigi oti maber nyaka ichul bech mach e yore mang'eny ahinya mok kony, koro iyudo ka gigi idwa tiyo gi gigi idwa loso giri moro tinyisi ni chud e bei moromar malo kabisa machando ogandawa mawadak go koni ahinya

nyakalondo ni nyakalondi ni mar yiero itiyo go e winjo weche mag piny kaka timore e piny oko koni kata ka in g yathumi wer moro ma idwa winjo wer moro ma owinjo kamit inyalo tiyo gi nyakalondo ni nyakalondo mar yiero mondo ichik iti maber mondo iwinje e yo mowinjore.

magi chike moketi mag ng'iyo yore tee kaki tiyo gi pesa e pinywa mar kenya kae koro chike gi te luo kaka pesa kowuok gi kaka pesa kodonjo gi tich te te te mitiyo go e pesa e pinywa mar kenya, chike gi luwo e yo maber ma ok gi kanitiere gimo kethre kni tiere kama itiyo go e yore marach to gineno kaka giloso.

ma jatelo gone jalupne kata ngat magi tiyo go ero kamano kuom tich maber mosebedo kotiyo gi jo kenya revenue authority, koro nitie kalatas mimiye manyiso ni nitie gimo tio maber kogone godo ero kamano mondo odhi mbele gi tiyo maber kamano kendo gi ti kanyakla e konyo ji e kenya revenue authority

ma wuoi mantiere e bura kendo otudre gi jok ma gin godo e bura gi ongue yamo mare motingo kanyo kendo en tiere ei mtoka koro kanyo aparo ni entiere kama ong'e koko ma ong'e kaka ginyalo chandre mondo otim bucheno koro otime gi ongue yamo e gache

Mae jakanyal, to wuon go olose mondo ng'ata ng'ata madwa idho jakanyalni ong'e nodhi e yoo mane. Nikech ondik ondiko nyinge ma kuonde ma jakanyal ni ringe to kendo itiyo go mondo ilos go manyonge.